Ngũkũ nĩ kĩndũ kĩmwe gĩgĩkoragwo kĩrĩ gia bata. Naguo ũngĩkĩenda gũgĩkĩrĩithia ngũkũ ta ici, mũndũ agĩthĩaga kũrĩ arĩa makĩuĩ gũkorwo magĩthondeka nyamũ irĩa ci gĩtagwo cage, ũgagĩthiĩ ũgakĩgũra kũrĩ andũ ta acio. Cage cia ngũkũ magana meerĩ ma bote, igĩkoragwo igĩkĩendio mũno mũno ngiri kuuma thate ngina bote, na wakĩgũra cage ĩyo ũgagĩcoka, ũgagĩuka ũgakĩgũra ngũkũ ciaku. Wakĩhota gũkĩaya gũkĩgũra ciĩ tũcui tũnini ũkorwo ũgĩkĩrerera. Nawe nĩ ũkũheo ũhoro wa gũkorwo ũgĩtũhe irio. Ũkerwo karĩ ka mweri ũmwe kaheagwo irio mũthemba fulani, mĩeri ĩrĩ ũgũo, nginya rĩrĩa ngũkũ ĩyo yakũ ĩgagĩkorwo ĩkĩrekia angĩkorwo ũrakĩgũra cia gũkĩrekia, no nĩ kũrĩ andũ makĩgũraga cia nyama, cia gĩkinyia thikũ cia cio no gũciendia mũndũ agĩciendagia.

Thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, ngũkũ igĩkoragwo igĩkĩgĩa mĩreithĩrie mĩingĩ, gũkĩrĩ ngũkũ iria ikĩrĩithagio cia gũkĩũrũra nja, icio nĩcio cigĩkoragwo cirĩ nyingĩ, icio nĩcio ciĩtagwo kienyeji, no ningĩ rĩu nĩgũgĩũkĩte ũtaaramu ũngĩ wa gũkorwo ngũkũ igĩkĩhingĩrwo kũndũ mathandũkũ-inĩ marĩa magĩtagwo na kĩmonimoni cage, ngũkũ ta ici cigĩkoragwo ikĩgũrwo cage ta ici, na wakĩgũra cage ta ĩno ũgagĩkorwo ũkĩiga ngũkũ yaku hau thĩ-inĩ, nĩũgakĩmĩkagĩrĩra irio o hau mũharatĩ-inĩ ũrĩa wagĩũka na cage ĩyo, nogagĩciheaga maĩ ma gũcinyua, ũrĩithia ũyũ nĩũkĩrĩ mwega mũno nĩamu ndũgĩkoragwo hihi na ũteangi, na kanyũmba kanini wahota gũkĩraithĩria ngũkũ nyingĩ mũno.

Ũrĩthia wa ngũkũ nĩ ũkĩrĩ mwega mũno o tiga gũgĩkorwo atĩ, ngũkũ imwe nĩ igĩkoragwo igĩgĩcoka na thutha, na igagĩkorwo igĩkĩrĩa matumbĩ marĩa cirakĩrekia. Kana hihi ngũkũ ĩmwe igagĩkorwo igĩgĩkanya iria ingĩ mũno, na igagĩkorwo igĩgĩciurithia thakame na gũciĩkĩra ironda. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ, ngũkũ ta ici ciũkaga igakĩnyitwo cĩgagĩkorwo ĩgĩkĩrengwo mũkanye haha mbere, na magathĩ marĩa magĩkoragwo magĩthondeketwo ma wĩra ta ũyũ, nĩgetha ndĩgagĩkorwo ĩgĩkĩrĩa itumbĩ kana ĩgĩtige gũgĩkanyanga ngũkũ iria ingĩ, ĩtige gũciĩkĩra ironda rĩrĩa cikĩrĩ kiugũ-inĩ.

Ngũkũ rĩrĩa yagĩtuĩka nĩ ĩgũkĩenda gũkorwo ĩgĩgĩkomera, nĩgetha ĩgĩtuĩke ya gũgĩtũra tũcui, nĩ ĩkĩroragwo ũrĩa ĩigana, nayo ngũkũ ta ĩno, ĩgakĩheo matumbĩ kuma rĩngĩ o ikũmi, nginya hihi matumbĩ mĩrongó ĩrĩ, gũkĩringana na mwĩrĩ wayo, angĩgĩkorwo ngũkũ ĩno nĩ ĩkũhota gũkomera matumbĩ mĩrongo ĩrĩ, nĩ ĩkĩnengagĩrwo, na thutha wa thikũ mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe, ngũkũ ĩno nĩ yambagia gũkorwo ĩgĩtũra tũcui tũrĩa tũgĩkoragwo atĩ rĩu nĩ twakiuma kũrĩa matumbĩ-inĩ, nĩgetha tũgĩkorwo rĩu tũkĩneo nyina, ĩtuĩke ya gũgĩtũrera.

Ũrĩithia wa ngũkũ nĩ ũkĩrĩ bata mũno gũkorwo mũndũ agĩkĩrĩithia nĩ amu ngũkũ ici nĩ igĩkoragwo na mbeca mũno rĩrĩa mũndũ aragĩtuĩka nĩ arakĩendia matumbĩ marĩa irakĩrekia, na rĩu ngũkũ nĩ ĩkoragwo ĩkĩrĩ njega amu rĩrĩa yakĩambia gũkĩrekia, matumbĩ marĩa ũrakĩoya nĩmo mũndũ akĩendagia na ũgakĩhota gũkorwo ũkĩgũrĩra ngũkũ ta icio irio na wakĩrĩkia gũkorwo ũkĩgũrĩra ĩgũkũ ta icio irio, kana rĩrĩa ciatuĩka nĩciakĩrĩkia gũkĩrekia, ngũkũ icio nĩ cigĩkoragwo ikĩrĩ o mbeca nĩ amu ngũkũ ĩmwe nĩ ũgĩkoragwo ũkĩendia gũkiuma oma magana matano nginya hihi ngiri ĩmwe kũringana na ũrĩa cikĩigana ici cia kĩenyenji.

Irio cia mũcere nĩ igĩkoragwo mũndũ agĩkĩoya mũcere ta ũcio agagĩkorwo agĩkĩũhuha na kũũruta mahuti marĩa mũcere ũngĩgĩkorwo wĩ namo na ũgagĩcoka irio ta ici ũgagĩthambia mũcere ũcio, na wakĩrĩkia gũgĩthambia mũcere ũcio, ũgagĩkorwo ũgĩita maĩ macio, makerũro ma gũkorwo ũkĩũthambia. Ningĩ ũgagĩcoka ũkoya thaburia yaku ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra maĩ harĩ gĩcunjĩ kĩa igĩrĩ harĩ ĩmwe kĩa mũcere ũrĩa ũkĩrĩ naguo, rĩu angĩgĩkorwo mũcere hihi rĩngĩ ũkĩrĩ kiro ĩmwe ũgagĩkĩra maĩ kiro igĩrĩ. Na riũ wagĩkĩra maĩ macio gĩthemba kĩu nĩ ũgĩcokaga ũgagĩitĩrĩra maĩ mau kou thĩ-inĩ, na ũgakĩũkunĩkĩria nĩgetha mũcere ũcio ũgĩkorwo ũgĩkĩhĩa o kahora, no ningĩ mũndũ nĩ akĩongagĩrĩra cumbĩ maĩ-inĩ macio ũtanagĩtuĩka wa gũkĩhĩa mũno, gũkĩringana na cumbĩ ũrĩa we mwenyewe ũkĩendete. Wagĩka ũguo mũndũ agĩetagĩrĩra mũcere ũcio ũkĩimbe na ũkĩhũe maĩ macio na ũgagĩtuĩka wa gũgĩtengũra.

Nĩ gũgĩkoragwo na indo nyingĩ mũno iria cigĩthondeketwo nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo igĩcamia irio wega. Indo imwe ciacio cigĩkoragwo cikĩrĩ indo igĩtagwo ta rũiko kana coci kana nginagia indo ta biribiri irĩa cigĩthondeketwo nĩ makambuni mwanya mwanya. Indo ici cigĩkoragwo igĩtũmĩka nĩ andũ o hwainĩ kana o ranji o ranji rĩrĩa mararuga irio nĩ getha magagĩkĩra nacio cigagĩtuĩka cia gũgĩcama wega, no ningĩ arĩa matakĩrĩ na ũhoti wa kĩmũhuko wega, nĩmakoragwo magĩtũmĩra irio ici mũno mũno mambũra-inĩ ma hihi rĩrĩa gũkĩrĩ na thigũkũ iria cikĩrĩ nene ta cia kũhinga mwaka kana hihi thikũ ingĩ cia gĩbũrũrĩ.

Mũgate, nĩ ũkoragwo ũkĩrugwo kũndũ kũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, ũkĩrĩ mũgate ũrĩa andũ makĩendete gũgĩĩta wa mbofurũ. Naguo mũndũ agĩkimbaga mũtu wa ngano, ũgagĩĩkĩra kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩgĩĩkĩrwo gĩa gũkĩimbia mũtu ũcio, na ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũgĩgĩthimwo, giramũ iria irabatarĩkania, rĩrĩa mũgate ũgĩkoragwo wĩ na ngiramu magana mana kana magana manana, kana ũrĩa kambuni ĩyo ĩkĩendaga gũkĩruga mĩgate yao. Kũguo, yagĩkorwo ĩgĩgĩthimwa ratiri-inĩ, mũgate ũcio, kana mũtũ ũcio, nĩ ũcokaga ũgakioywo ũgagĩkĩrwo mathandũkũ-inĩ marĩa makoragwo makĩhana ta ũrĩa mũgate ũgũgĩkorwo ũkiuma, na ũgagĩĩkĩrwo mariko-inĩ ma thitima kana hihi ma gas kũrĩa ũgũkĩhĩaga, ũgakĩimba, ũgagĩcoka ũgakĩrutwo harĩa ũgagĩĩkĩrwo maratathi nĩ getha ũgĩeterere gũkĩendio kana gũgĩtwarwo kũrĩa ũrakĩenda gũgĩtwarwo ta macukuru-inĩ kana maruga-inĩ.

Nyama mũndũ akoragwo agĩkĩrenganga nini nini, kũringana na mũigana wa andũ arĩa marakĩrĩa, kana hihi nĩ ciana kana nĩ andũ agima, mangĩgĩkorwo nĩ andũ agima ũgakĩrenganga nene hanini, akorwo nĩ ciana ũgakirenganga cikĩrĩ nene hanini, wakĩrĩkia gũkĩrenganga nyama ta ĩno, mũndũ nĩ agĩcokaga ũgakĩmĩthambia na ũgakĩmĩiga thaburia-inĩ handũ hena mwaki, nĩgetha ĩgĩtuĩke ya kũhũa maĩ hanini, yakĩhũa maĩ nĩ ũgĩcokaga ũgakiruta mwaki-inĩ na ũgakĩmĩiga kando, rĩu ũgagĩkorwo ũgĩ tayarisha thaburia ĩngĩ, ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtũmĩka rĩu hakĩrĩ ũhoro wa gũkĩmĩkaranga. Nakuo mũndũ akĩrengangaga gĩtũngũrũ, wakĩrenga gĩtũngũrũ gĩaku, na nyanya ciaku, ũgacoka ũgagĩitĩrĩria nyanya ĩyo kũu thĩiniĩ, wagĩitĩrĩria nyama ĩyo kũu, ũgacoka ũgakĩoya indo ingĩ iria cikoragwo igĩcamia nyama wega, hihi ta biribiri kana hihi ta indo ingĩ ta ndania, kana hihi ta indo ingĩ. Kũrĩ andũ magĩkĩraga nginya njohi iria cigĩtagwo cia wine rĩu ũgagĩkorwo ũgĩkĩra indo icio ingĩ ciaku iria ũiguaga cigĩcamia nyama yaku wega, nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkorogania hamwe na nyama ĩyo nginya rĩrĩa ĩrĩgĩtuĩka ya gũkĩhĩa.

Irio ici mũndũ akĩoyaga thaburia ĩgĩkĩrĩ maaĩ na kana nyũngũ na ũgagĩkorwo ũgĩgĩikia matumbĩ maku kũu thĩinĩ. Namo matumbĩ maya ũgagĩkorwo ũgĩkĩona gũtrirĩ itumbĩ rĩkĩrĩ ikuũ nĩ getha rĩtigagĩkorwo rĩgĩthũkia marĩa mangĩ. Wakĩrĩkia ,ũguo mũndũ akĩrekaga magĩtherũke magagĩtuĩka magũkĩhĩa, na magĩtuĩka ma gũkĩhĩa ũkĩringaga ũgakorwo ũkĩruta ikorogoca rĩrĩa rĩkoragwo rĩrĩ rĩa igũrũ na ũgakĩruta makorogoca mothe na ũgakĩmekĩra thani-inĩ. Itumbĩ rĩu rĩgĩkoragwo atĩ rĩrĩa wagĩtua kũrĩrĩa no cumbĩ ũrĩgĩetha nĩ getha ũgĩtuĩke wa kũrĩa irio ici ciaku.

Andũ nĩ magĩkoretwo magĩgĩthondeka njuici cia mĩthemba mĩingĩ iria magĩkoragwo magĩkĩ blend na indo cikĩrĩ mwanya mwanya. Ta indo imwe cia cio andũ nĩ makoragwo makĩoya itharũ rĩrĩa rĩgĩtagwo rĩa broccoli magagĩkorwo magĩkĩ blend na indo ingĩ nĩ getha rĩgagĩkorwo rĩkĩrĩ na ngirini ĩrĩa ĩkĩrĩ njega. Na andũ magagĩkorwo atĩ rĩu handũ hagũgĩkorwo ũgĩkĩrĩa ta nyeni nĩ gũkĩnyua ũrakĩnyua nyeni icio ciĩ njĩthĩ nĩ getha igagĩkorwo igĩgĩteithia mwĩrĩ mũno. Ũndũ ũyũ nĩ ũkĩrĩ mwega nĩ amu andũ nĩ makĩũnyuaga kana nĩ manyuaga njuici ta ĩno kĩroko, magakĩrĩanĩria ngina na indo ingĩ ta mĩgate. Na magagĩkĩra hihi kĩndũ ta gacukari kana hihi kĩndũ kĩngĩ kĩngĩgĩkorwo gikĩmĩhe mũcamo mwega nĩ getha ĩkĩnyuĩke.

Ũhoro wa ũrugi rĩu nĩũgĩkoragwa ũkĩhuthĩtio mũno nĩ macini nyendete mũno ĩtagwo microwave, nayo macini ĩno nĩgũgũteithagia nĩamu ,ũngĩgĩkorwo ũrarugĩte irio ,igagĩkorwo ihorete, mũndũ agĩthiaga akahihinya namba cia ũrugarĩ na ndagĩka iria ũrakĩenda nĩgetha rĩrĩa ũragĩikia irio icio thĩinĩ wa macini ĩno ĩrĩgĩkorwa ĩkĩhiũhia irio icio kũringana na ũrugarĩ ũrĩa we mwenyewe ũrakĩendera ,ningĩ gũkirĩ andũ makĩmĩtũmagĩra na maũndũ mangĩ ta gũkorwo gũcina nginya nyama ,kana hihi gũkĩhiũhia irio ingĩ cia mĩthemba kana kũhiũhia irio iria hũthũ hũthũ itakĩrĩ irio ita ngĩkara riko mũno.

Irio cia thamaki na ngima nĩ igĩkoragwo mĩharĩrĩrie ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩhũthũ mũno. Mũndũ akĩambaga ũgakĩruga ngima yaku ũgagĩkĩra maaĩ thaburia-inĩ na ũgagĩkorwo ũgĩkĩongerera mũtu o kanini o kanini. Mũtu ũcio ũgagĩkorwo ũgĩkĩũmatia gũkĩra ũcũrũ, naguo ũgagĩkorwo ũtakĩrĩ mũmũ mũno. Na ngima yaku ĩgagĩcoka ĩgagĩkorwo ĩkĩhĩa na ũgagĩkorwo ũgĩkorwo ũkĩmĩkĩra gabakũri-inĩ ka mũigana wa mũndũ ũmwe. Ningĩ ũgagĩcoka ũgakĩoya thamaki yaku ũgagĩkorwo ũkĩmĩthĩnja na ũkĩruta ngũcĩ cia igũru, na wakĩrĩkia ũguo ũgakĩmĩrikia maguta-inĩ mena gacumbĩ kanini nĩ getha ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩcama cumbĩ. Na yakĩrĩkia gũkorwo atĩ riu nĩ wakĩona nĩ ya kĩhĩa negacenjia negakĩgĩa rangi ũrĩa tũgĩtaga wa brown, ũgakorwo ũkĩmĩruta na kũmĩigĩrĩra thani-inĩ. Nĩngĩ mũndũ nĩ agĩcokaga ũgakĩruga tũnyeni tũnini, ũgagĩkaranga tũnyeni tũrĩa tũgĩtagwo salad. Nĩ getha mũndũ ũrĩa ũgũkĩrĩa thamaki ĩyo agakorwo na tũnyeni tũnini amu nyeni nĩ iteithagia mwĩrĩ mũno. Wakĩrĩkia ũguo mũndũ nĩ agĩcokaga ũgakĩrenganga tũnyanya tũnini na gĩtũngũrũ kĩrĩa tũgĩtaga gacumbari na ũgakĩoya tũthani tũrĩa tũgĩkoragwo tũrĩ tũnini ũgagĩkĩra hau kando na ũgagĩcoka ũgagĩbanga indo ciaku thani-inĩ wega. Na thamaki nĩ getha gũkorwo ũkĩmĩgemia wega ũgakorwo ũkĩmĩigĩrĩra tũndimũ cigana ũna nĩ getha andũ makĩrianĩria nacio.

Rita rĩa mbere gũgĩkorwo tũgĩkera nyeni, iria cigĩĩtagwo nyeni coa matharũ, kwarĩ kũndũ iruga-inĩ, kũrĩa ciagĩkoragwo atĩ nĩ igũgĩbatara igĩkorwo ikĩrĩo nĩ anake arĩa magĩũkĩte. Naguo nyeni ici nĩ ũgakĩoya ũgagĩcitua kuuma kũrĩa mũgũnda, ũgacoka ũgagĩcithambia na maaĩ wega, nĩgetha itigagĩkorwo na indo ingĩ cigĩkoretwo igĩgĩcitanga, nĩ amu ũtheru nĩ wa bata. Ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũgĩkĩrenganga mĩkũritũ ya nyeni ta ici na ũgakĩmĩiga kando, ũgagĩcoka ũgakĩoya kahiũ ũkarenga nyeni ici tũnini tũnini, nĩgetha igĩgĩtuĩka cia kũhĩa na ihenya na igĩkorwo igĩkĩgucia maguta wega. Ningĩ mũndũ no agĩkoragwo agĩ tayarisha indo ta nyanya, irĩa ũrĩgĩcoka gũkorwo ũgĩĩkĩra nyeni-inĩ ici rĩrĩa ũragĩciruga, nĩgetha igĩkorwo ikĩrĩ na cama.

Andũ aya magũkĩoneka ta makĩrĩ kũndũ gũkiuma na iruga kana mũcemanio wa mũthemba naguo ũgakĩona andũ aya makĩnyitĩire o mũndũ thani yake ya irio nĩ getha agĩkorwo agĩkĩrĩa irio ciake. Ningĩ ũgagĩcoka ũgakĩona andũ ta aya irio cikĩrĩ nyingĩ mũno cia mĩhĩrĩga mĩingĩ. Haha mbere hakĩrĩ mũtumia ũrĩa ũrakĩoneka hihi rĩngĩ na rĩngĩ ta rĩ we ũragĩkorwo agĩgĩkĩrĩra andũ irio icio. Ũgakĩona ningĩ nĩ igĩkoretwo igĩkunĩkĩirwo wega nĩ getha citigagĩkorwo igĩkĩgĩo hihi nĩ indo ta rũkũngũ kana gũkorwo igĩtambwo nĩ tũtambi tũngĩ ta ngi. Tũrĩa tũngĩkĩrehera andũ mĩrimũ, naguo ũhoro ũyũ wa ũtheru na kũrugĩra andũ irio ta ici cia mĩthemba mĩingĩ mĩingĩ ũkĩrĩ mwega mũno nĩ amu andũ nĩ marĩaga irio cia mĩhĩrĩga, nĩ getha magagĩkorwo makĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Irio ici cia nyama ya ngũkũ, mũndũ agĩkoragwo ũgĩgĩthĩnja ngũkũ ta ĩyo, na ũgagĩkorwo ũgĩkĩmĩmunyũra maguoya marĩa ĩgĩkoragwo ĩnamo na ũgakĩruta nyama cia nda. Wakĩrĩkia ũgũo, mũndũ nĩ agĩkoragwo ũgĩgĩakia mwaki wa makara, nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩkĩhĩhia nyama ta ĩno. Nyama ĩno, mũndũ akĩoyaga indo irĩa ũkoragwo ũgĩkĩenda ĩgĩkorwo ĩgĩcama, kũringana na ũrĩa we ũkĩendete, kũrĩ andũ makĩoyaga hihi cumbĩ, magagĩtukania na gabiribiri, na magagĩkĩra indo irĩa ingĩ cia gũkorwo igĩteithia nyama ĩno ĩgĩkorwo ĩkĩgĩa na mũcamo mwega, ũgakĩmĩhaka yothe thĩiniĩ wa mwĩrĩ wayo, na ĩngĩgĩkorwo ndĩkĩrĩ na maguta mũno mũndũ no akĩhakaga tũmaguta tũnini, ũgacoka ũkamĩigĩrĩra rũtara-inĩ, ũgakorwo ũgĩkĩgarũra ihinda kwa ihinda nginya rĩrĩa ĩrĩkĩgĩa rangi mũthaka ta ũyũ.

Irio nĩikĩrehaga ikeno mũno, naguo andũ rĩrĩa magĩtũngana makĩrĩ arata nĩmagĩkoragwo makĩrĩ na gĩkeno mũno, rĩrĩa magũkorwo magĩkĩrĩa irio, bata igĩkorwo atĩ irio ici cikĩrĩ thaka, na nĩ ikĩrugĩtwo wega. Andũ nĩmakĩiguaga wega rĩrĩa magĩtũngana, magagĩkorwo magĩkĩrĩa irio cikĩrĩ hihi na nginyagia indo ingĩ ta nyama, nĩ getha magagĩkorwo magĩgĩteithĩka mĩĩrĩ-inĩ ĩyo yao. Andũ rĩrĩa magũgĩkorwo makĩnyitanĩra thĩ-inĩ wa ũndũ ta ũyũ nĩmakĩririkananagia ng'ano iria ĩkĩrĩ njega, iria igĩtumaga magĩtheke mũno, na magakĩririkana maica mao.

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩkĩnora hihi indo irĩa magĩtũmagĩra ta tũhiũ, kana mabanga, nĩ ũgĩgĩkoragwo ũgĩgĩtũmĩka nĩ macini ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩgĩthiũrũrũkio na kũgũrũ kwa mũndũ we mwenyewe. Naguo ũndũ ũyũ no ũkoragwo ũkĩagĩrithio makĩrĩa kũngĩgĩkorwo na ũhoteteku wa gũkorwo macini ta ĩno ĩgĩgĩtũmĩra hihi hinya ta wa riũa, ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩ na cora nini, nĩgetha rĩu mũndũ ũyũ rĩrĩa agĩkua kĩndũ ta gĩkĩ, agagĩthiĩ harĩa akĩrugama riũa rĩakĩmũrĩka cora ta ĩrĩa macini ĩno ĩgakorwo ĩgĩgĩthiũrũrũkia kagũrũ gaka karĩa gakoragwo gakĩnora tũhiũ.

Irio cia nyama ya njino nĩigĩkoragwo igĩkĩrĩo, mũndũ agĩkoragwo agĩkĩrengerwa nini nini na wakĩrĩkia kũrengarengerwa ũgacoka ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩanĩria naindo hihi ta mũkomo kana nĩcio andũ maciĩtaga kĩmitũ kana noũkĩrĩanĩrie na indo ta ngima, ningĩ mũndũ noagĩkoragwo agĩthondeka kachumbari karĩa gagĩkoragwo hihi kathondeketwo ta indo cia mũthemba ta matharũ kana mathibinachi kana indo ta icio, na ũgagĩcoka ningĩ ũgagĩthondeka gakorobia wega gatukanĩtue na tunyanya na gatunguru na rĩngĩ na rĩngĩ ndania nĩgetha ũgakĩrĩanĩria na indo ici ĩmwe kwa ĩmwe nacio nyama ici nĩũndũ wa gũkorwo nĩigĩkoragwo na maguta nĩgĩkoragwo ikĩnyotia mũndũ na andũ aingĩ nĩmakoragwo magĩkĩnyua maĩ kana indo ta thonda.

Mĩgate ĩrĩa andũ aingĩ makoragwo magĩgĩta cabaci kana nĩo andũ aingĩ magĩtaga mĩkorogo, mũndũ agĩkoragwo ũgĩkĩoya mũtu wa ngano ũgagĩkorwo ũgĩkorogania na maaĩ. Na ũgagĩcoka ũgakĩongerera indo ingĩ hihi ta cumbĩ kana cukari gũkĩringana na ũrĩa ũkĩendaga ũgĩcame, na mũndũ nĩ akĩongagĩrĩra indo ingĩ ta itumbĩ. Mũgate ũyũ wakĩrĩkia gũgĩkoroga ũguo ndugakĩreke ũkorwo ũrĩ mũtweku mũno na ndũkareke ũgĩkorwo ũrĩ mũmũ mũno. Mũndũ nĩ akĩigagĩrĩra rũgĩo, nĩgetha rũgĩkorwo rũkĩhiũha na rwakĩrĩkia gũkĩhiũha ũgagĩkĩra maguta matakĩrĩ maingĩ mũno. Nĩgetha ũgagĩitĩrĩra mũtu ũyũ hau na ũgagĩcoka ũgagĩtandatha o mũnini o mũnini o rita o rita, ũgakĩruga mĩgate ĩrĩa yothe ũgũkĩenda.

Irio ici cia mũthemba wa sphaghetti cigĩkoragwo ikĩrĩ irio njega nacio mũndũ arĩaga agagĩkorwo agĩtherũkia sphaghetti ta ici. Mũndũ nĩ agĩcokaga agakorwo akĩrĩanĩria na indo ingĩ kana irio mĩthemba ĩngĩ. Sphaggeti nĩ ikĩrĩanagĩrio na irio hihi ta nyama, ũgagĩkorwo ũgĩkarangĩte nyama ciaku wega kana ona irio ingĩ ta waru. Ũgagĩcoka ũgagĩkĩra sphaggeti icio igũrũ wa irio ta ici na ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩa wega nĩ gũkorwo nĩ ikoragwo na cama mũno, na andũ aingĩ nĩ maciendete gũkĩra hihi mũcere ũrĩa ũrakĩrĩ wa kawainda wa hau kabere-inĩ.

Ũngĩgĩkorwo ũgĩkĩenda gũkĩruga irio iria cigĩtagwo mũkimo kana nĩ cio andũ aingi magĩtaga mataha kana kamitũ. Mũndũ agĩthiaga ũgakĩoya waru na nyeni ingĩ cia mũthemba ta mũhika, mĩrenge mabakĩ kana kanyũria, wakĩoya nyeni icio ũgagĩkorwo ũgĩcamũra na waru icio. Wakĩrĩkia gũkĩũa waru makoro na wagĩcamura ũgagĩcoka ũgakĩreka cikĩhĩe ũndũ igũkorwo igĩkĩmĩka na ũgagĩetha mũiko waku ũgakorwo ũgĩkima irio ici nĩ getha igĩtuĩke ciagũgĩkorwo igĩkimĩka biũ. Na ũgagĩcoka ũgakĩongerera gĩthere kũu thĩiniĩ nĩ getha ũgĩtuĩke mũkimo mwega.

strawberry nĩ itunda rĩgĩkoretwo rĩkĩhunja mũno gũkũrũrĩrĩ-inĩ, narĩo itunda rĩa strawberry rĩkĩrĩ mĩrĩre mwanya mwanya. Na gukĩrĩ andũa rĩa magĩkoragwo mundũ agĩetha kĩrĩa gĩgĩtagwo cokorĩti, agagĩcoka agagiikia itunda rĩu thiinĩ wa cokorĩti ta ĩno rĩgagikorwo rĩgikĩhumbĩrwo ni cokorĩti ta ĩno. Agacoka agakĩrĩiga hjandũ rĩgũkĩniara cokorĩti ĩno. Nĩ getha agĩkorwo agĩkĩrĩrĩa rĩgũkorwo rikĩniara. Naguo mũrĩre ũyũ ũkĩrĩ mwega nĩ gũkorwo nĩ rĩwĩkĩraga cama mũno na andũ andu aingĩ nĩ makoragwo makĩendete ũhoro ũyũ.

Thikũ ici andũ nĩ magĩkoretwo magĩgĩkorwo magĩgĩthĩa matunda na macini irĩa cigĩukĩte irĩa cigĩtagwo blender. Matunda ta maya andũ magĩthiyaga ma mĩthemba mĩthemba, na wakĩrĩkia gũkĩmathĩa, ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũgĩkĩmekĩra hihi rĩngĩ na rĩngĩ marangi, nĩgetha magĩkorwo magĩkigucĩrĩria maitho. Namo marangi ta maya nĩ magĩkorwo magĩkĩra nginya cama harĩ juice ta ĩno, na ũgagĩcoka ũgagĩitĩrĩria indo irĩa ikoragwo ikĩhana cukari, irĩa igĩkoragwo ithondeketwo kuuma iganda-inĩ, nĩgetha ũkigucĩrĩrie maitho makĩria, kwanja angĩgĩkorwo nĩ gũkĩendia ũragĩkorwo ũgĩkĩendia.

Thamaki nĩ ĩgĩkoragwo na mĩrugĩre mwanya mwanya no hakĩrĩ thamaki ĩrĩa ĩgĩtagwo wet fly, nayo thamaki mũrugĩre wa mũthemba ũyũ. Mũndũ agĩkoragwo agĩkaranga gĩtũngũrũ na nyanya ciake kana indo ingĩ cingĩgĩkorwo icgĩcamia thamaki ĩno wega. Wakĩrĩkia gũgĩkaranga ũgagĩcoka ũgagĩkĩra thamaki yaku kũu thĩinĩ na wakĩrĩkia gũkĩmĩkĩra ũrengangĩte icunjĩ icunjĩ, ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũkĩurugania ngina rĩrĩa thamaki ta ĩno ĩrĩgĩkorwo ĩgĩkĩhĩa. Na ndũgakĩreke ĩgĩtherũke mũno nĩ amu ĩngĩgĩtherũka mũno nyama nĩ ĩgĩitĩkaga ĩgagĩtigwo ĩkĩrĩ o mahĩndĩ matheri.

Waru mũndũ akĩambaga ũgagĩkorwo ũgĩciũa makoro, nĩgetha ũgagĩcoka angĩgĩkorwo ũgũgĩkorũo ũgĩkaranga ũgakĩrikia kamũtu-inĩ kanini karĩa ũngĩgĩkorũo ũgĩkĩrĩte rangi wa mũthemba. Ũgagĩcoka wakĩrikia kamũtu-inĩ kau ũgagĩkĩra maguta maingĩ harĩa thaburia-inĩ yaku, kana karaĩ-inĩ, kana kĩrĩa ũrakĩruga nakĩo. Ũgagĩcoka ũgagĩkorũo ũgĩgĩikia waru icio kũu thĩiniĩ igagĩkorũo igĩcamũka na maguta macio. Cia kĩrĩkia gũgĩcamũka mũndũ nĩ akĩrutaga waru ĩyo nĩgetha ũgagĩcoka ũgagĩciĩkĩra rĩu harĩa andũ magũgĩkorũo magĩcirĩraa, either i handũ ta dish-inĩ kana thani-inĩ kana handũ hangĩ ta hau.

Thubu mũndũ agĩkoragwo agĩkĩrenganga indo iria cigĩkoragwo ikĩhe mũndũ thubu indo ta nyama hihi, kana kũngĩgĩkorwo ndũgũkorwo na indo ta ici mũndũ nĩ akĩrugaga na indo iria ingĩ tũkĩũĩ o iria cia kawainda. Ũgakorwo ũgĩkĩrenganga indo ici cikĩrĩ nini nini kuma o karoti, no ũkĩrengange ngina indo ta matharũ indo ta ndania kana hihi ona indo ta kitunguu saumu. Ũgagĩtukania indo ici hamwe ciothe na wakĩrĩkia gũcitukania ũgagĩkorwo rĩngĩ ũgĩciĩkĩra thaburia-inĩ handũ ũgagĩcoka ũgagĩcikaranga na tũmaguta tũnini, na ũgakĩongerera maaĩ nĩ getha igagĩkorwo irĩthubu ũria ũragĩkorwo wĩ mũthaka mũno.

Mũcere ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩkĩrugwo ũgĩtagwo pilau nĩ mũcere ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno, naguo mũndũ agĩkoragwo either no mũgĩkorwo mũgĩgĩkĩra handũ thinia-inĩ mũgakĩrĩanĩra mũrĩ andũ ingĩ na moko. Ta ũria andũ a rũrĩrĩ rwa waria kana aithĩramu aingĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩa. Kana no ũgĩkĩrĩrwo handũ thani-inĩ yaku na wakĩrĩkia gũgĩkĩrĩrwo ũgĩcoke ũgĩkorwo ũkĩrĩa. Gũkĩrĩ andũ magĩthondekagĩra kĩndũ ta gacumbari karĩa gagĩkoragwo nĩ mũtukanio wa nyanya na gĩtũngũrũ na hihi ndania na hihi gakorobia kanini, nĩ getha ũgakorwo ũgĩkĩrĩanĩria indo ici.

Irio ici mũndũ agĩkoragwo ũgĩgĩkorwo ũgĩgĩkaranga gĩtũngũrũ gĩaku na kĩndũ ta nyanya, kana kĩndũ kĩngĩ ta kĩu kĩrĩa kũringana na ũrĩa ũrakĩenda igĩkorwo igĩgĩcama. Wakĩrĩkia gwĩka ũguo, mũndũ nĩakĩyoga maboga maya ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra kũrĩa thĩ-inĩ, ni getha ũgagĩkĩra ũgĩkiuruganagia, ũgĩkiurugũranagia, nĩ getha cigagĩkorwo igĩgĩcama wega, gũkĩringana na ũrĩa gĩtũngũrũ kĩragĩcama. Mũndũ nĩagĩcokaga ũgagĩkĩra gacumbĩ kanini, kũringana na mũigana wa cumbĩ ũrĩa we ũkĩrĩyaga, na ũrĩa ũgĩciendete, na ningĩ angĩgĩkorwo no ũgĩbataraga gũkorwo ũkĩrĩa na kĩndũ ta biribiri, mũndũ nĩagĩkĩraga, nĩ getha ĩgagĩkorwo igĩgĩcama, kũringana na mucamo ũrĩa ũrakĩrirĩria.

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩkĩruga indo ta keki na maũndũ ta marĩa magĩũkĩte makĩrĩu kana nĩmo mariko nĩ ũndũ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega. Naguo mũndũ akĩoyaga tũnyamũ tũrĩa tũgĩkoragwo tũhana tũbakũri, twa gũkorwo ũkĩrugĩra keki ta ĩno. Ũgacoka ũgagĩkĩra mũtu wa keki ĩno ũrĩa ũgĩtukanĩtio indo mwanya mwanya, ũgakorwo ũgĩgĩkĩra hihi indo ta matumbĩ. Kana hihi indo iria ingĩ cigĩkoragwo cia marangi na cukari ũrĩa ũkĩgũragwo wa keki. Wagĩkĩra handũ harĩ tũbakũri-inĩ ta tũrĩa, mũndũ nĩ agĩcokaga ũgagĩikia thĩinĩ wa mariko maya magĩũkĩte makĩrĩu. Rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩa thitima kana rĩa ngaci na wagĩikia harĩa thĩinĩ ũgagĩkorwo ũgĩkĩhinga na ũgagĩkorwo ũgĩkĩhihinya ndagĩka iria ũgũkĩenda rĩkorwo rĩgĩkũrugĩra keki ta ici, na ũgagĩkĩra ngina ũrugarĩ mũigana ũria ũgũkĩenda.

Itumbĩ rĩrĩa rĩgĩkoragũo rĩrĩa gũgĩkarangũo na rũgĩo, nĩ rĩgĩkoragũo na raithi harĩ ũharĩrĩria warĩo nĩ amu mũndũ agĩkoragũo agĩkĩhura itumbĩ rĩu, ũgakĩrĩkĩra handũ gĩkombe-inĩ kana thaani-inĩ na ũgagĩcoka ũgagĩkĩraa maguta harĩa rũgĩyo-inĩ. Ũgakĩreka maguta macio magĩkorũo makĩhiũhĩte wega nĩgetha itumbĩ rĩrĩa na rĩo ũgagĩcoka ũgagĩũka ũgakĩrĩitĩrĩra hau rũgĩyo-inĩ ta rũrĩa. Mũndũ nĩ akĩroraga itumbĩ rĩrĩ ritigagĩkorũo rĩgĩgĩcura na ũgakorũo ũgĩkĩrĩgarũra, o thima gũkĩrĩ andũ magĩbataraga itumbĩ rĩao rĩtigagĩkorũo rĩkĩgarũrũo, magakĩrĩa o ũguo rĩkĩhana taarĩ rĩthĩ, nĩ gũkorũo meendaga irio ciao cikĩhana ũũ.

Irio ici rĩrĩa ciagĩkorwo nĩ ciakĩrĩkia gũkĩhĩa mũndũ nĩ agĩũkaga ũgakĩoya kĩrĩa gĩgĩtagwo ũma na kahiũ karĩa gagĩkoragwo nĩko kahiũ ka metha-inĩ. Ũgagĩkorwo ũgĩgĩtheca na ũma na ũgakĩrenga tũnini tũnini kũringana na mũigana wa ũrĩa kanua gaku gakĩigana nĩ getha ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩa. Nacio irio ici gũkĩrĩ andũ makĩrĩanagĩria na indo ingĩ cia mĩthemba mĩthemba, ta nĩ ũgagĩkora gũkĩrĩ andũ angĩ nĩ magĩkoragwo makĩrĩanĩria na indo hihi ta mũcere kana hihi ta mũkimo. Nacio irio ici nĩ ũndũ wa gũkorwo ciĩna maguta maingĩ nĩ ikĩnyotagia andũ mũno na mũndũ nĩ agĩbataraga ũgagĩkorwo ũkĩrĩ na maaĩ magũkĩnyua.

Wĩra wa kĩndũ gĩkĩ gĩgũĩtwo maguta nĩ ũgĩkoragũo ũkĩrĩ mũingĩ mũno, harĩ mũkenya o wothe nĩ gũkorũo irio nyingĩ iria tũgĩkĩrĩaga cigĩ koragũo igĩkĩrugũo na maguta nĩgetha igĩtuĩke cia gũgĩcama wega. Kuuma o nyama, kuuma onginagia indo ingĩ tũgĩkarangaga, ta mĩcere kana indo ta icio. Namo maguta maya magĩkoragũo magĩkĩendio gũkũ matuka-inĩ marĩa makĩrĩ manene na magĩgĩtũmĩkaga kuuma o, makambĩ-inĩ ma borithi, nginagia kũrĩa arutwo makĩrĩ, kana nginagia kũrĩa mathibitarĩ makĩrĩ, kana ngina o gũkũ mĩciĩ-inĩ itũ o mũthenya o mũthenya, na nginagia maambura-inĩ ma o mwaka no magĩkoragũo magĩtũmĩka nĩ ũndũ wa irio iria andũ magĩkoragũo makĩharĩrĩria.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩruga irio mwanya mwanya na kĩrĩa gĩgĩtagwo waru, nayo waru ĩgĩkoragwo ũgĩgĩthitha makoro marĩa makoragwo marĩ maigũrũ na kahiũ kana na tũmacini tũria tũgĩũkĩte riu thikũ ici twagũkorwo mũndũ agĩgĩthitha natuo waru. Wakĩrĩkia gũgĩthitha waru ta ĩno mũndũ nĩ agĩcokaga ũgakorwo ũkĩmĩcamũkia kũrĩa thaburia-inĩ kana ũngĩgĩkorwo ũrakĩenda gũgĩkaranga. Mũndũ nĩ agĩkarangaga gĩtũngũrũ na kĩndũ hihi ta nyanya kana kĩndũ ta ndania gĩa gũkorwo ũgĩcamia irio ici wega. Na wakĩrĩkia gũgĩkaranga indo icio ũgagĩkĩra waru yaku kũrĩa thĩiniĩ, na ũgagĩkĩra ũkĩringa ringaga waru yaku na mũiko, nĩgetha wigue kana nĩ ikĩrĩ hĩu. Ciakĩhĩa mũndũ nĩ agĩteng'ũraga ũgacoka ũgakima na ũgagĩkĩra thani-inĩ, nĩgetha andũ makĩrĩe.

Ũhoro wa ũrĩmi wa ngũrũwe nĩ ũkoragwo na bata mũingĩ mũno nĩ amu ũrĩmi ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩiyũkĩtio nĩ andũ aingĩ mũno. Na indo ici cigĩtagwo ngũrũwe nĩ igĩkoragwo igĩgĩciarana na ihenya mũno na igakorwo igĩkĩhe nginagia mũrĩmi bainda nene mũno. Nĩ amu twana tũtũ, ũkiũga nĩ gũkinyia mĩeri ta ĩtandatũ mũndũ agĩkoragwo akĩmĩendia ĩkĩrĩ ngũrũwe ng'ima. Nĩngĩ ũrĩmi ũyũ wa ngũrwe ndũkĩagaga thoko ya kũrĩa ũgũgĩciendia nĩ gũkorwo ngũrwe nĩ ĩgĩkoragwo na maũndũ maingĩ ĩgĩtumĩkaga namo. okuma gũgĩkorwo ĩgĩkĩrĩo ta nyama kũrĩa mbucirĩ-inĩ citũ. Kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ ona gũgĩkorwo igĩgĩthondeka indo iria cigĩtagwo sausage kana smokie.

Mĩtura rĩrĩa yagĩtuĩka nĩ yagĩkindĩrwo kũrĩa mara-inĩ ma indo itiganĩte mũndũ nĩ agĩcokaga mĩtura ĩno ĩgagĩthimwo kirũ nĩ getha ĩkimenyeke nĩ ya mbeca cigana. Na ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩrwo kũndũ maratathi-inĩ marĩa magĩkoragwo na tũindo tũkĩhana tũbeceni nĩ getha ndĩgagĩkorwo ĩgĩkĩgĩa gĩko. Nĩ amu irio cia andũ iria marakĩrĩa citibataire igĩkorwo igĩkĩgĩa gĩko, ningĩ mĩtura ta ĩno ndĩgĩbataire gũkorwo ĩkĩigwo kũndũ ũrugarĩ-inĩ. No ĩkĩendaga ĩgakorwo ĩgikĩigwo kũndũ kũhehu, nĩ gũkorwo no ĩgĩthũke na ihenya mũno nĩ amu nĩ nyama o ta iria ingĩ.

Ũhoro wa ũrĩithia wa mahiũ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ mwega mũno, na gũkĩrĩ mahiũ marĩa magĩkoragwo makĩrĩ matune. Namo mahiũ maya kaingĩ magĩkoragwo makĩrĩithio mũno mũno nĩ ũndũ wa ũhoro wa nyama no ti ũndũ wa ũhoro wa iria. Kũngĩgĩtuĩka ona nĩ makũrata iria matikĩrutaga iria rĩingĩ ũndũ rĩngĩgĩkorwo rĩgĩthiĩ thũgũrĩ rĩngĩ makoragwo makĩruta iria o rĩa njaũ rĩacio. Naguo ũhoro ũyũ nĩ ũkĩrĩ bainda mũno nĩ amu mahiũ maya rĩrĩa magĩkorwo magĩciarana na njau ici ciao cigagĩkorwo igĩgĩkũra, mũndũ nĩ akĩmendagia thogora ũrĩ igũru mũno nĩ getha ũgagĩkorwo ũgĩkĩona mbeca ũgakorwo ũgĩtwarithia mũgũnda-inĩ waku na mbere.

Matumbĩ rĩrĩa magĩkorwo magĩgĩkĩrwo kũrĩa irĩti-inĩ nĩ magĩkoragwo na bata mũno ũgagĩkorwo ũkĩmahumbĩka igũrũ na karatathi ka mũnyore. Ũndũ ũyũ nĩ ũrigagĩrĩria matumbĩ ta maya gũkorwo makĩrũgarũga kana gũkorwo makiuma irĩti-inĩ ta ici rĩrĩa ngari ta ĩno ĩragĩkorwo ĩgĩgĩthiĩ kũrĩa ĩragĩtwara kũrĩa thoko-inĩ. Ũndũ ũyũ ũkĩrĩ wa bata nĩ amu itumbĩ rĩngĩgĩkorwo rĩgĩkĩringithanio nĩ rĩgĩkuaga na rĩngĩgĩkua rĩtingĩcoka gũkorwo rĩgĩkĩendeka kũrĩa thoko-inĩ. Kana ona ũngĩgĩkorwo ũgũkĩgũraga magũkomereria njui, matingĩgĩkorwo magĩthiĩ gũtũrĩka njui ta ici.

Ng'ondu nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩmwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ nacio ng'ondu ta ici nĩ igĩkoragwo igĩgĩkuo na ngari nĩ getha igĩkorwo igĩkĩrutwo hihi rĩngĩ gĩcigo-inĩ kĩmwe ngina kĩrĩa kĩngĩ kĩa mũgũnda. Kana ona hihi gũgagĩkorwo rĩngĩ ciagĩtwarwo kũndũ ta thoko kana hihi ona igĩkorwo rĩngĩ ikĩrĩ ngũre iragĩkorwo igĩgĩtwarwo kũndũ ta gĩthĩnjĩro. Ng'ondu ta ici nĩ ikĩigagwo ngari-inĩ ta ĩno na ndũgagĩcige ikĩhihinyanĩte mũno, nĩ amu cingĩgĩkorwo igĩkomanĩra kana gũkĩrĩ ng'ondu ĩtagũkĩhota gũkĩhuhia nĩ ũndũ wa mĩkuĩre mĩũru. Wahota gwĩkora ng'ondu ta ici ĩgĩgĩkuĩra thabarĩ-inĩ.

Bengi nĩ igĩkoragwo cirĩ cia mĩhĩrĩga mwanya mwanya, no nĩngĩ bengi yothe ũndũ ũrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrongoreria nĩ ũhoro wa wonjorithia, na hihi wĩigithia harĩ maũndũ marĩa magĩkonainie na maũndũ ma mbeca. Bengi ta ĩno, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩĩra andũ makĩigithie mbeca ciao kũu bengi-inĩ ĩno, nĩ getha hihi igĩkorwo makĩmaigĩra wega kana igĩkorwo igĩkĩona maciaro. Ningĩ bengi ta ici, no igĩkoragwo igĩkĩheana ngina ngombo, kwĩ andũ arĩa me kwenda kuoya mbeca ta ici nĩ getha mathiĩ makĩgerie gũkĩonjorithia na magagĩcoka magagĩcokia cikĩrĩ na baida.

Mathoko-inĩ maitũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩiga indo mwanya mwanya, naguo ũndũ ũyũ nĩũgĩkoragwo na bata mũno, nĩamu matunda ta maya rĩrĩa magũkorwo makĩendio kũrĩa thoko-inĩ, makĩria indo ta marigũ, maembe, macungwa na matunda mangĩ ma mĩthemba o yothe, nĩmakoragwo magĩkĩgũrĩra mũrĩmi indo ta ici nĩgetha mũrĩmi agakorwo agĩkĩyonera kĩndũ, ningĩ rĩrĩa makĩmatũara kũrĩa thoko-inĩ, nĩmagĩkoragwo na bata nĩamu nao arĩa marakĩendia nomakĩonagĩra baida na magakĩhota onao kũona kĩndũ gĩa gũkorwo magĩkĩrũgamĩrĩra mwena wa mũtũrĩre, ningĩ no baida ĩngĩ nĩhagĩkoragwo na ĩkĩrĩ na bata mũno tondũ andũ nĩmakinyagĩrwo nĩ matunda ta maya, nĩamũ matunda nĩmagĩkoragwo na ũteithio mũnene mwĩrĩ-inĩ, na mandagĩtarĩ makoragwo magĩgĩtwĩra tũrĩage matunda nĩgetha mĩrĩ itũ ndĩgagĩkorwo ĩgĩkĩgio nĩ indo ta mĩrimũ.

Rĩríĩ ngũgĩkorwo ngĩona tũtambi twa mĩhĩrĩga mĩthemba mĩthemba, tũtambi ta tũrĩa tũkoragwo tũkĩrĩ indo ta ngiria nĩngĩona ũrĩa Ngai akĩũmbire indo ciamagegania nĩgũkorwo atĩ indo ici ciothe nĩtũcibataraga nĩgetha bũrũri witũ ũgagĩkorwo ũkĩrĩ na maũndũ maragĩtwarana, tarĩũ nĩũgĩkoraga indo ta ngiria indo irĩa cigĩkoragwo cigĩkĩrĩa cingĩkĩingĩha mũno bũrũri wahota gũkorwo ũkĩthũkio nĩ indo ta ici, ningĩ ngiria gũkĩrĩ andũ macokete magĩcirĩma rĩũ magagĩkorwo magĩciĩkĩra mĩthigwitinĩ atĩ nicigũkorwo cikĩongerea indo irĩa ciĩtagwo protein thĩinĩ wa mwĩrĩ.

Ũndũ wa gũgĩkorwo ũgĩtũrĩkithia tũcui tũrĩa tũgĩkoragwo rĩu tũgĩgĩtũrĩkithio na macini iria andũ magĩkoretwo mareheirwo kuma ta mabũrũri-inĩ ta ma Caina, nĩ indo ikĩrĩ njega, nĩ amu tũcui ta tũtũ mũndũ agĩkoragwo agĩgĩkĩra matumbĩ thĩiniĩ wa macini ĩno, na wakĩrĩkia gwĩkĩra matumbĩ macio, ũgagĩkĩra macini ĩno harĩ hinya wa thitima, na warĩkia gwĩkĩra ũgagĩkorwo ũgĩgĩtarĩra macini ĩno thikũ irĩa ĩgĩgĩkoragwo ĩgĩtũrĩkia nacio njui irĩa cigĩkoragwo kaingĩ cikĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe.

Bata irĩa cigĩkoragwo cirĩ njerũ kana nĩcio adu aingĩ magĩĩtaga bata cia kĩengei nĩigĩkoragwo irĩ bata irĩ njega mũno, nĩamu nĩigikoragwo na nyama igĩkoragwo irĩ nyingĩ , na bata ta ĩno rĩrĩa yagĩtũĩka nĩyagĩkomera nĩĩgĩtũrĩkagia njũi cingĩkorwo cirĩ nyingĩ na kogwo ũhoro wa gũkorwo ũgĩciarithania bata ta ici nĩcingĩhaga na ihenya mũno kũrĩa mũgũda-inĩ, ningĩ bata ĩno ndĩgĩkoragwo na mathĩna ma mĩrĩre, nĩamu nĩgĩkoragwo ĩkĩrĩa mahuti mwanya mwanya ta maria kana matharũ kana indo iria ingĩgĩkorwo igĩkura na raithi kũrĩa gwitu mĩgũnda-inĩ.

Mbegũ iria cigĩkoragwo cigĩgĩtwo njũgũ karanga nĩ indo niĩ ngĩendete mũno, kwanja irĩa igĩkoragwo cigĩkĩrĩtwo cumbĩ, igagĩkorwo ikarangĩtwo na cumbĩ ta ũcio nĩgũkorwo nĩ igĩkoragwo na cama mũno. Ningĩ njũgũ ta ici nĩ igĩkoragwo ikiongerera mwĩrĩ hinya mũno na igagĩkorwo igĩteithĩrĩria harĩ ũhoro wa gũkorwo andũ arĩa makĩendaga gũkorwo magĩgĩthiĩ gwĩka mĩnyonyo, gũkorwo makĩimbaimbia mwĩrĩ wao rĩrĩa magĩcirĩa. Njũgũ ici cikĩrĩ njega mũno nĩ amu nĩikoragwo ona igĩtwarithia ũhoro wa thũgũrĩ na mbere nĩ gũkorwo arĩa makoragwo magĩcirĩma nĩmakĩonaga bainda, rĩrĩa twagĩthiĩ twagĩciendia kũrĩa thoko-inĩ.